Tich mar keto gweno en tich maber. To ng'at madwa keto gweno onego otim gik moko. Gimachielomonego otim onego oket thoth mondo ochwe kik koth gweno. Nitiere tuo ma kaka newcastle? manyalo ketho gweno,.kasto chiemo en v ery important. Gweno onego imi chiemo gi pii chieng gotieno